Gima dho ngere luongoni cooking expo kumajokma olony e tedo gikma opogore opogore choko jomamoko kumoro nachiel, kendo gitemo nyisogi kit tedo masechemoko gikia to gimit kendo giber tiyo godo kendo giyot mang'ato kotedo to chiembe bedo mamit, kendo okonyal neno kako okonyore. Ma itimo sechemoko mondo omi omi bende jokmapod tindo ong'e kaka ginyalo tedo.

Biro e pacha chenro mag osiptal magie to kelo ng'eyo kata puonjo jii ewi tuo moro sechemoko omako jii to ng'ato oknya fuenyo ni en kode, koro gitemo puonjo jii kendo gipimo jii nono mondomi gitem konyogi kapok tuochegi ochako nurogi, bende gimiyo jii kony kaginyisogi gikma onego bedni gitimo mondomi kik tuochego nyorgi. Magi sechemoko suptende loso neji nono mana mondomi gikonyre, kendo mae omed kelo ng'eyo e kind oganda.

Kuonde yudo mor majok maolony e weche mag wer kendo mago thimbe chioko jii kendo bedo e stage kawer kendo miyo jii mor kajimiel kendo jogi maeyorgi mar yuto sama giwuotho kama gimiyo jii mor tichulogi kendo manekaka gikonyore kendo jii mangeny chopo kanyo mondo mii omor kendo giwinj maber

Chenro mag piny owacho mag neno ni jii okony eyore kaka kata eweche mag gengo tuoche machalo kaka tuo mag kachocho kata bilharzia mimiyo gi yedhe moko mondo mii konygi e wii tuoche kendo bende chenro abilagi geto neno ni jopiny ongeyo e wii tuoche moko magalagala madipogi, kata madiyudgi apoyo nono kendo itemo lernegi gik maonego gitim koponi ginyalo gore e tuoche abilago. Bende chenro abilagi temo konyo jodak e gwenge mondo mii gimed neno ni giketo ler moromo mar mondo mii gi gigeng tuoche minyalo kel kod bedo ni ngato okorito ler.

Nyathi moro neobiro kawachoni osebedo gi kinde matek nyakane one ka ajali moro timore kendo jii ohinyore marach majomoko bende nothoo. Ne atemo wuoyo kode kendo neajiwe ni tich matek to kata kamano amor ni no oyie kendo ne lokruok ochako bede. Ne omedo yie ni kata ne gige otimore kamano to natemo konye mochako winjo ka onyalo bedo mangima.

Ng'eyo madwarore kae gin kaka ng'eyo wuoyo maber, kendo nenoni inyalo mako wang' jii seche mailoso, kendo ing'eyo topic maiwuoyo kuome, kendo inyalo lero maber. In gi winjo matut e gima iwacho, kendo okiluor sechema iwuoyo. Bende gi tich malong'o midwaro kae to onge mana ni nyaka iyud microphone kata gir kowo duolno mondo ilosgo jii owinj mang'eny.

Ang'eyo ker maokuongo mar piny Kenya, masechemane oyudo mane Kenya oyudo uhuru kowuok kuom jowagunda nobedo ker mokuongo kendo nokonyo piny kenya e chako loso wechene kaka jokma ritore gin owuon, kendo en gine jokmane otemo matek mondomi Kenya noyud uhuru margi. Mano miyo, bende gichako loso weche kata kaka Kenya nyalo dongore, gin gi nengo ahinya nikech gimedo nenoni piny Kenya nochako dongore e seche mane oyudo uhuru kowuok kuom jowagund.

E tiyo e migaoni mar Kenya Railways, kata e wuoth mar ke mara gach reru, miyo jokma tiyo kanyo yudo kaka giyuto, kendo mano bende miyo jokma wuotho chopo e wuodhegi mayot, nikech ka ng'ato otiyogi gach reru kadhi kamoro to odhi maochop piyo, kendo ochop gi gigene duto kumora achiel, mokni ang' iloke iloke e geche, kata gik moting'o iting'o kuonde mamoko kendo. Ma konyo ahinya ahinya jo ohala mar nenoni gitimo ohalagi maber.

Mama moro nikaa masechemoko ntie kaka owinjo marach ,otuo kata sechemoko ntiere gima otime, omiyo odwaro thieth mapiyo kendo ojende manika temo mondomi omiye first aid kata thieth moro ma okuongo maata malo manyalo temo konye mondomi ochopi e osiptal kapok dakteche ochak omie thieth makende mowinjore. Gimiye pii, kendo gitemo mondomi ochungi, kendo ginee kaka inyalo chop kode e osiptal mapiyo kaka nyalore.

Biro e pacha weche limbe masechemoko otim gi jalup jatend piny Kenyani Kithure Kindiki, masechemoko geto e nenoni nitiere chenro mapiny owacho moko maoket kare, kendo maolosore kakane piny owacho ochanogi. Ma timore sechemoko kanitiere kaka jotelogo mag piny Kenya nobedo kendo noneno ni nitiere bende gikmoko maonego tim e gwenge magilimogo, bende sechemoko magitimore kaluore gi weche mag siasa, majotelogo wuotho kendo temo nenoni gitimo gikmoko mamoro jii mondomi gibi migi ombulu seche mag yiero mabiro.

Oganda moro maoloso group ochokore kendo gitemo nenoni mondo gilos wechegi kaka jo group mondo gi chenro go magin godo e weche mag ohala kata ka e weche moko mag siasa obedo kare, kendo kata kagin e weche mag nenoni kambi obedo maber. Giwuoyo kendo giloso, ng'ato kang'ato golo pache, kendo gineno paro mabeyo kaka onego giti kendo kaka onego giwuothi, bende ginyabedo gi jalony moro e wi weche gigo manyalo lero negi gikma timore kaka onego timgi gi kaka gibedo mondomi wechegi odhi mayom, kendo maber makelo negi ohala.

Chieng' moro ne atero nyithindo moko mondo otugi e gimoro ailani, ne gi idho wie kuondgo togisuore kagiluar piny kendo negin gi mor, nyithindo mathoth neni kanyo negiyudo mor kendo nyithindo bedogi miyumo kendo giyudo osiepe manyien kuondgo. Jokma odhi tugo kanyo giyudorego kendo giwuoyo, ma miyo nyithindo dongo ka ong'eyo hera kendo gidongo ka gi pachgi ler.

Miyo moro mapek odhi ospital kendo ichekone ka nyathi nitie maber, kendo icheko ngima mare kod ngima mar nyathino mondomi oneni nyathino odongo maber e iye, kendo embe obedo gi ngima maber ma nyalomiyo sa konyruok obedone mayot.

Biro e pacha kambi moro mar fuambo maneno ni oganda oyudo weche manyien seche magitimore, kendo nenoni weche duto matimore e gwengewa ochopone jii kumora amora magin ntiere seche duto.

Aneno jatend piny kenya William Ruto, en gi nengo ne nimar enemotelo ne piny kenya kendo e gik maoganda dwaro nyaka bed ni oneno kaka onyapango mi oganda owinj maber

Nyathi chal matuo, kendo mamani machalo daktari, kata nyamrerwa biro odgi kendo temo winjo mondo ong'ianena tuo machande mondo ne kaka inyalo miye yath mondo ochangi.

Kambi mar citizen tv makonyo oganda e winjo weche manyien kendo ginendgi bende kaka negitimore, okelo weche manyien e wang' saa kendo olerogi gimora amora manotimore, kendo gimiyo jopiny ng'eyo gikma timore e kuonde kakuonde, e konde duto mag piny.

Ntie jofwambo kaa magoyo picha kendo kao video gik matimore. gin gi nengo nikeh gikonyo jii neno ni gik maotimore e gwenge ka gwenge jopiny duto oneno kendo ongeyo gik maotimore